Thĩiniĩ wa mbiceno ndĩrona mũndũ anyitĩte mũhĩa. Mũhĩa thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwĩtũ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩmwo mũno nĩ arĩmi, kũrĩa makoragwo makĩharĩria mũgũnda, magakorwo magĩita thumu, magacoka magakorwo makĩhanda mũhĩa magĩtũmĩra banga ona kana kũhurunja, kũrĩa ũkoragwo ũgĩkũra, na nĩ ũkũraga na ihenya mũno. Na warĩkia gũkũra, ũgakorwo ũkĩrĩmĩrwo, kũrĩa arĩmi makoo makĩrĩmĩra.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mĩberethi ĩno ĩrĩa arĩmi makoretwo makĩhũthĩra kũrĩma nayo, kũrĩa ĩkoragwo ĩkĩhe mĩmera tũmaaĩ o tũnini nginya mũmera ũgakinyagia kũigana na gũkũra. Kĩrĩa kĩrangenia haha thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ kuona itũngũrũ iria iramera haha ũrĩa ciagĩrĩte nĩ gũkorwo ,cirakorwo ikĩheyo tũmaaĩ tũnini tũnini nĩ mĩberethi ĩno.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona inanathi, kĩndũ gĩkĩ kĩroneka mbicainĩ ĩno rĩu nĩrĩo inanathi, arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩma nĩguo rĩkoragwo kũndũ kũrĩa kũrĩ ũrugarĩ ta mĩena ya Thĩka nĩgetha rĩgakorwo rĩkĩmera na rĩgakorwo rĩgĩĩtĩkĩra kũringana na tĩri na rĩera rĩmenyagĩrĩrwo na kũbacĩrĩra na ũgakorwo ũkĩehereria ria nĩgetha gĩtigakorwo gĩkĩũrĩra ria-inĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona nyanya thaka mũno. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩmwo mũno nĩ arĩmi. Kũrĩa arĩmi makoragwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa nyanya, nĩ makoragwo makĩhanda nyanya ,na marĩkia kũhanda nyanya nĩ makoragwo magĩcihũra nginya ndawa nĩ getha itigakorwo ikĩhĩa nĩ mbaa na itigakorwo ikĩrwara. Nĩ ikoragwo igĩthondekererwo nginya na kwehererio ria itigakorwo ikĩũrĩra ria-inĩ kana ikorwo ikĩrĩo nĩ tũtambi.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũthuri, harĩa anyitĩte itũngũrũ agĩthimaga thĩiniĩ wa ratiri, na haha nĩ ndĩrona mũirĩtu, harĩa ahana ta arĩ gũthura arathura itũngũrũ. Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ĩroneka nĩ itũngũrũ nyingĩ mũno, cigacoka cigaitwo kũrĩa andũ marakorwo makĩĩgũrĩra thĩiniĩ wa thoko, nĩ getha mahote gũkorwo magĩthiĩ kũinũka nacio makaruge mĩciĩ-inĩ yao.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia mũritũ, harĩa ahana tarĩ kũrorwo ararorwo, nĩgetha amenyeke hali yake ũrĩa ĩhana, na ũrĩa ĩrathiĩ na mbere. Ũbatie gũkorwo na ũthomeire ũndagĩtarĩ nogakorwo wĩna maratathi maku, nĩgetha ũkorwo wĩna ũmenyo ya gwĩka ũndũ ũyũ thĩinĩ wa mbica ĩno, ũbataraga gwĩka ũndũ ũyũ wĩna gĩthomo kĩa, kĩa nurse ona kana ndagĩtarĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ amwe magikĩra mbembe thĩiniĩ wa macini ĩno, thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ kũthandũra marathandũra mbembe na gathandũri. Arĩa maroneka amwe nĩ kũgetha maragetha, mahana tarĩ gũcigetha maracigetha magĩthandũraga magĩkĩraga makũnia-inĩ, nĩgetha mahote gũkorwo magĩthiĩ kũiga thitoo makahota kuona cia rũciũ. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno ĩroneka amwe magĩkuaga mbembe arĩa angĩ magĩkagĩra.

Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno ndĩrona mĩatũ, kũrĩa mĩatũ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ ũndũ wa kũhĩta njũkĩ, cigakorwo cikĩingira mĩatũ-inĩ na ciarĩkia kũingĩra mĩatũ-inĩ, igakorwo igĩthĩa ũkĩ nĩguo cikorwo igĩthondeka ũkĩ. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, mĩatũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka mũno nĩ arĩmi, makahota gũkorwo makĩrĩma ũkĩ.

Kĩndũ gĩkĩ thĩiniĩ wa gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ kĩonekanaga kaingĩ nĩ gũkorwo nĩ kuo Ithĩramu rĩkoragwo rĩgĩthiĩ kũhoera na rĩgĩthiĩ kũhoya Ngai wao.Thĩiniĩ wa gĩcigo-inĩ gĩtũ, nĩ gũkoretwo andũ marĩ na ũnyitanĩrĩ nĩ gũkorwo lthĩramu nĩ makoragwo marĩ na kanitha wao kũrĩa mathiaga kũhoera,o nao Akristiano arĩa angĩ magĩthiĩ kanitha ciao. Nyũmba ĩno ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka na njĩra ya mwanya mũno nĩ Ithĩramu.